Ndaruryo bandek eng imbar ii, ko nyeketil ak kende stake, kekany ing stake koyomnyo komie konyiketoi kekes bandechoto, korok ndakakekes bandek ii, kecheng tinget ne nyikobore bandechoto, kemaa bandechoto koyomnyo.

Kiit netai nekorom mising koyon kobet robtaa, robtaa ko kiit nebo komonut mising en temisiet ako ng'obet robtaa komorutu komie tukuk, kiit akee nebo oeng ko kutik, kutik chon nomei minutik kokonyee minuti choton komoiyo komiee, ko nebo somok ii kotiong'ikab timdo, tiong'ik chebole minutik, tiong'ik choton chebo timndo chebole minutik ko cheuu murek.

Temik chechang komindoi ng'endek bandek. Ni ko amun toreti ng'endek nying'unyek konyor nitrogen. Nitrogen choto kopo komonut eng bandek amu bandechoto korutu komie nkonyor nitrogen. Kora, ko bandek kotoreti ng'endek amu ng'endek korope bandechoto akosikchi koi komie.

Kararan amun kaibirwon simoit rani komochage sobirun simoit amwaun alenjin atinye ogortab boiboiyet akomekosan igorta notok boiboiyet amun ichitab komonut eng' ane mising.

Keswek che cham amine ane ko keswek chebo kab agriculture. Ane ko cham aalen keswek chu kab agriculture amun ngiwe yundo inyoru keswek che chang ako che terter. Ngunyimin keswechoto, ko tun nda rurio peek inyoru ikes peek che chang, amun kororon keswechoto mising.

ane amine minutik che kialndai eng kibeberta neoo nebo mbaret nyu. minutik chotok go bandek .chamamine bandek chechang sikosikyi aalnda anyorchigei chepkondok ,kewelutiet ne anyoru ane go nebo kutikab bandek tapkonam kutik bandek chotok koiiyo komie, kora go ngapkomimurek che tile bandek choto

Mi chito netepchie ngueny ako toku kole kotonchin konda iboruu kole chichiton kwome konda inee nekikwenkin konyaton yon kaam chito konda kowendi sipitali konyokikwenji asikenai kele kaamda nee konyaton kotos korat tii anan nii imuch kengoigoi sikotondo komie.

Chu kekuren madafu, madafu kenyorchin mising emet nepo olimpo Mombasa, chutok chu ko cocconut chetom korurio, kipute choto kotom korurio asikee beek chemi orit bechoto kopokomonut mising eng bortab chito akenge kotile melelda, ake kokonye makatetab borto kokararanit.

Chu, ko popek. Popek itutu eng mbar korok inyo nyitonoton komengekitu ndekakomenkekiitu, itil kitunguik ak nyanyek korok isus akoi korurio kitunguichoto ak nyanyek ndekakoruryo inde orit popek akikany eng dakikainik tutikin icheru.

Boishonik chebo soet chebo serikali kocheu yon faeleni chito returns chebo tax yon cheng'e chito leshenit nebo kekwere karit i anan kocheng'e akot leshenit nebo konam tiong'ik cheterter konomchikee en kaa, tukuchuton tukul kobokomonut amun toreti serikali neu yon kafaelen chito returns konoe serikali kole biik ataa cheyoe kasi akonyoru rabinik chetian kobun bichoton, ko biik chomoche ko rinuen akocheng'e leshenit i ko akoi koliban rabishek, korabishe choton kobendi serikali.

Yon kakitem imbarenik cheyeche nii kotoreti emet ab kenya kwoldewji tukuk choton emotinwek cheterter, ako inda kakwalda konyorchi gee robinik. Tukuk che imuch kemin en imbarenik che yechen ko tukuk chuu chaik kii anan ko kawek, koraa kotoreti emet ab kenya konyor omitwokik chechang cheboe korenoton cheu pandek kii ko ndo kokol koimuch kobai emet ab kenya.

Bik chechang chebo health kokonye konyor lokol kerichek tukul amun ikiwee sipitali imutii lakwet komakat itingotii kitabu nyin, kitabut noton kosirjin kele kakikoji kerichek ochon lakwanoton ak kesirun torikit netun iwekini gee konyokikoji kerichek alal lakwa noton, akot alak kobirun simoit kochengin yon mewee sipitali.

Minset ab ketik kobo komonut amun nii toreti korun indo kokoet ketik koibu ropta , ketik koraa kobo komonut amun nii toreti nyungunyek konam siyon koropo komoibe beek nyunmgunyek choton, kit age netoreti ketik ko toreti en koristo yon konyoo koristo neo komoibe tukuk.

Ya amache asom rapinik cha taune mungaret ii agaigoi asom, Sacco. Amun sacco ko tun alupani rapinik ii koisot rapinik che ngering kosir ii yon kasom ii benkit. Benkit ii komache rapinik chechang.

Minutik chekimin en kowenyon ko minutik cheu kipsonkik, mosongik, pandek ak marakwek, minutik chutok tukul koterchitos en ole rurto ak ole sopto cheu kipsongik ak mosongik korurtos komie ak soptos komie en kokwenyonm amun kokwenyon komingin ropta ko cheu marakwek ak pandek kosoptos komie ak koruryo komie yon mii ropta komie.

Temiik en kokwenyon kochome minsetab bandek amuun minsetab bandek koyoe komnyee en kokwenyon, kora kominsetab bandek ko motindo garamet newoo kouu minsetab tukuk alak, bandek imine ak ikany isemberchi ikany ikees.